SACCO, SACCOS ko kikotoret en ortinwek chechang choton bik chetindo mungarok chemenkech ot kou en komosto noton nebo kericho ko kikotoret bik chebo mungarok chemenkech kobesendechi rabinik sikotesentai boishenywan. Tukuk chiton chemakat sisom chepkondok choton konyolu itindoi kipandet noton nebo Kenya, nyolu itiindoi leshenit noton nebo biashara ne noton konenguny, nyolu itiindoi pichainik choton chebo mungaran niton neiyoe kotko mungaret noton kokobo nekeoldoishe en duket tii, kotko keldoishei en soket ana olda agetukul konyolu kimii pichainik kole tesetai mungaranoton. Koraa kokikotore SACCOS chemungarainik chemenkech kotoret kosirchi rotutyet noton neywan sikopit ndopitu nyosutyet agetukul neu maat anan ko kii agetukul kotoretin icheket.

Kit ne okere netesetai en yuu ko okere murenik oeng anan bik oeng chekoter ingamiok en olemingin missing sikopit konde alamet ngamiochu. Kindo alamok ngamiochuu sikopit kipesho temik anan chemungarainik ngamiochuton sikopit komopetyo, kiyoe kouniton sikopit konai chitukul anan temiik ngamiok kwak kotko mii cheyosen anan ko chetokomoek. Machamdayat ko missing keyai kouniton kinde alamok ngamiok kou niton amun Bose kororonindsp ngamiok chuton ako yon iwendii ibeoldoi ngamiok chuton ko mesiche en chepkondok chemii barak.

Boishoni bo chobet ab chepungushek ko kikowalak kot missing kongeten Keny, kin kechope chepungushek ko kikichope asikekwanyen anan sikechopen ingwek. Chepungushek ko kiui ole kechopto ana kiui kenyor tukuk chekichoben chepungushek, sikechop chepungushek chuu ko konyolu kimii ngungunyek cheterter anan ngungunyek choton che choton chekochop chepungut, sikochobok chepungut tii ko konyolu Koraa kecheng Koraa chito nengen kochop chepungut amun kimo ko chito agetukul nengen kochop chepungut ako mong kou ole molto chito. Koraa simokoboishen bik chebo kasari chepungushek kii kokikobit alak chebo chumoinik che choton nii kekwonyen anan kechopen ingwek ko amunee noton nii komoko komokoboishen bik souti chepungushek chuton. Kitam keboishen Koraa chepungushek chuton anan kikuren gee keregushek kekonoren beek noton asikokoyitekitun beek asikeboishen badye.

Boishoni bo ribet ab ingokenik anan kiyakik kii ko boishet nekararan kot missing ako boishet noton ko ne roisi kinet chito ole ripto ingokiet anan ole ripto kiyakik chuton. Netai konyolu kotindoi chito ingokiet anan ingokenik agenge anan ko oeng sikopit ko sikopit konam boishoniton amun nyolu komii nekenye ak in psoiwek sikopit kopit imainik kii chekorun kokenye ingokiet. Boishoniton nii konyolu kokoritech kabingoken noton nemenye kiyakik chuu sikopit koloki ak tun kokenyen yoton. Boishoniton koraa konyolu itindoi omitwokik choton cheboen ingokenik chuton nii sikopit kotestai koyechekitun ak kotestai kokeny ingokenik chuton kochanga amun boishen orowek chetuteno koloki ingokenik chuton nii ak kokeny, Koraa ingokenik chuton nii ko boishen betushek tiptem ak agenge kokeny asikopit.

Boishoni Kobo komonut ko missing en kokwet amun boishoni konete lok anan ngomitet lok sikonai chechang akobo muswoknotet ab kasari, nyolu konai Lok akobo muswoknotet ab kasari sikopit kotoret sikik anan kotoret bik chetindoi mungarok chemenkech kochopji tukuk alak tukul chemoche ak koik roisi tukuk chekeyoe atgai tukul en sobenywan. Atgai tukul konoe lok tukuk chuton nii komoroiso ingal. Lakwet agetukul akobo iiben rabinik anan en muswoknotet aketukul neimoche iboishen sikai ingal lakwet nyolu Koraa Lok konai koboishen kombutaishek chuton Nii amun toreti icheket konetge tukuk chiton chebo maana en muswoknotoniton akotoret icheket konet gee bakoit lekait.

Boisionibo ribetab plegok ko boisiet nekorom kot missing amun ma aketukul netot komuch boisioni okot akanee kokirayai boisioni ako mamuch amun bosioni komoe kasit neoo akeyochi kit neoo ketech ketekyi kot anan ketekyi elemenye kiagik chuton olekaran kot missing, sikobit keyai boisionibo ribetab plegok konyolu kora itindoi rapinik choton cheriben ioljini amitwogik akiriben kora yon koii plegwet konyolu ko irib komie amun tot kobar koristo ngoii plegwet amun korom kot missing ke kebai plegwet

En ireyuu okere eik oeng cheyechen kot missing cheiboru kole bootin komie eik chuton ako korom kot missing amun kayamak panyek en bortonywan. Okere Koraa ole eik chuton Nii kotindoi ukta noton nemii patenywan neboru kole ichechu ko choton cheimuche kobur en kemeut ama mioso en kemeut noton. Koraa okere ole chuton nii ko chetot keboishen en soket anan choton chetindo panyek chekororon kot missing yebakeyeny amun ribotin ako tindo panyek chenyiotin, Koraa okere ole tuchuton ana eik chuton nii ko choton cheimuche keboishen ketemishen atgai tukul en imbar anan en oldatukul yon komoche keboishen en tukuk chekiwokto anan tukuk chekichute kou yon kichute chepkochuut kichuten pandek en imbar. Koraa okere ole tuchuton nii ko choton cheochome konai masaek choton chebo narok kot missing ako chuton kotindoi chepkondok chekoron kot missing yon kakialda kosige kosiche chemungoroinik.

Ichechu okere en ireyuu okere ole sachetishek ab pandek chekimine anan sachetishek ab minutik choton chebo pandek. Okere ole chechu ko kioldo en yoton yuu kakipanganda ko kakipangan en changindo neo kot missing, pandek chuton kotam kechome kemiin niton nekipore DK ako noton ko nechamat en county noton nebo Bomet kot missing amun pandiat ndonili korure koet tii ako rure en chokindo inkorur noton. Koraa pandiat noton nekinore Dk ko motonome mionwokik kot missing ingemin pandiat ndoniton. Pandiat Koraa nekichomen kemin kot missing ko choton chebo kipkaa ako choton ko pandek chekoron kot missing akot ingechoben kemin anan kengaa ko pandek choton chekoron kot missing ingemin pandek chuton choton chebo kipkaa ko boishen orowek somok kokokorurio ako korom choton en temik.

Boisioni oken ireyu okere ole boisiet noton nekinete lookab sugul boisioniton komoe koui kot missing en kerenyun amun motomuche soiti boisioniton. Anee komatakinaitegee kibur ak look choton chemengech anan ko look choton alak tugul chekinete. Anee komotongen boisioniton amun mongen aaror kiy agetugul aarorchin chito ana kinet chito bokonai tuguk chekomoche. Kasit niton ih komoe mugulel nenyelnyel sikobit konetak look amun terter look chekinete en sukul ako menoe aketukul ele oleburtoo kora komotochome kasiniton amun kasini koliponi rapinik chetuten kot missing ako momuche koyai tuguk chechang ndiyaen boisionik anan mungarengung. Konoton komotochome boisioniton

Boisioni bo kenobis anan kechoronis komotokinetishe soiti en kokwenyun anan korenyun amun boisioni kokikomach kobet kot misink, makochang bik soiti cheyoe boisionichu bo kechoronis anan kenobis amun bik choton chekinete bik choton chebo keny kou nabetab kishet anan nabetab ingoroik anan konabetab tuguk cheterter, kokikotutuginikitun bichuton sinyoru bichuton konyolu iwe olelo kot misink sikonetin, koraa tuguk chebo kechoronis kokikouit kot misink amun manyoru choto nechoroni akot rangik choton chekiboishien kokikoterekitun ui sinyoru choton chekikiboishe en keny ,indinyoru bik choton cheyoe kasiniton kokikoyosekitun omokomuche konetin anan konet bik.

Boisioni ko musyognatetab kasari. Kigowak mising kongete kenyisiek che kibo ta paga nguni. Eng kenyesiek chegibo ta komami musyognatoni ne kikiboisien kiyokto rapinik en simoit kongete olda agenge agoi olda age. Kora ko kigopit kampunisiek cheterter che itu sikiyokto rapinik en simoit kopwa en oldo agenge paga age. Kou nito ni kampuni nibo mpesa ko kiko tesak kot mising eng kasisiek kwak. Ole imuche iyokte rapinik icheru ana koinde simoit. Kora komi kampuninoto nekebore Airtel. Ko kampunini ko kotakonyone akine kot mising, ko kokotesak boisionikwak kot mising. Kokocham biik kampuninitok kipare Airtel amun nyumnyum kasisiekwak ago mokiboisien chepkondok chechang eng tuguk choto che kiale en icheget.

Koroiteni mi eng pichaini komapitunat eng korenyun, amun toku kele tukuchu mi pichaini ko tukuk chebitunat kot mising eng sipitali ako tukuk chekiboisyen sikiny chito nenyoni ,kouni agere komi lesoit nemi batai eng mshinit nenoton mising keboisyen eng sipitali komay kerut chito kaimutik kwo batai akobakerut eng yundo , koraa agere mshinit nekakinde kotonon eng yun ko mashinini kebimanin elerwoyto korotik eng borta, koraa agere ale miten bek chekakingap eng barak eng mashini nii ako bek chuton ko saiti kotam keboisyen kerutyi chito nemnyoni yan kaba barak sikaruk kotam kerutyin bek chuton sikobit kowek komnye bortonyin.

Koroi komatam kobitunat kot mising eng korenyun amun koroi ko oret noton nebo muswoknot, noton nebo E-citizen noton nekiboisyen bik choton chebo emetab Kenya koyai tukuk choton cheterter kot mising, eng srikalit kou yon mache kocheng kasit konyolu kochob eng yuton, koraa agere ale yetu komiten kampuniniton kebare DCI akobo kampuniniton keboisyen kerepoten kesisyek choton chekayaak eng kokwet anan kesisyek choton chekokositen zaiti keripotenchin, sikopit kocheng pichoton akenam.

Eng ireyu agere ale, kakile, kararanindob keba sipitali eng Kila ak Kila ,kobakeyoun anan kechekenin keswa ko komi mnyanwakik alak tukul bortangung ,akeswa elekiterto, Karan kot boisyoni ngamun toreti borto konai kit neu ak kenai kit nenyone eng tai ,keyoe kouniton koimuche inai mnyanwakik chotot iterchebwane eng tai kou mnyondo noton nebo lukimnya ko mnyondo noton nebo karotik netot keter amun namin mnyaniton ko yan muren korotik ako koimuche tester mnyaniton ya keba sibitali skecheken korotik keswa kot kokararan korotik ak kenai kot kotot kochobok ,koraa ko Karan kyai kouni sikenai kerichek chekikonon kot komi kit neamin ak kenai Keke kiribten ano.

Tukuk chogere eng ureyu kokakile ne kararanindob chi ne saloito ana bik alak tukul chekanye lakwet chenyalu koyai asikobit kosich lakwet noton nekararan ako nemakat koelemakto takitaryek ,netai kit nagere Kobo kamanut eng yu ko kakile nyalu kokikm saloyto noton sikobit kosich lakwet komyee ako manyor shida ake tukul yon kyae kasi nondoneng sipitali, kora konyalu kokikwo saloyto anan kamanuton sipitali kobakeswa lakwet sikorun konyokeyoe Kasi nondon komanyukobit uinwek alk tukul, koraa kit ngere konyalu ko Kim kmanoton sikobit kyi kasit nitoni akotiilit koraa kot mising.

Boishoniton ni okere en ireyuu, ko okere ole boishen noton nebo keik takitari. Boishoni komoi ngomnotet kot missing ako moi chito nekikonet gee kasit niton, chito neyoe kasit nii komoi chito netindoi leshenit nekikwo sukul kenyishek angwan ak kosich imanda kele tot koyai kasit niton. Chito neyoe kasinii ko tindoi karik cheterter kotiyengee kasit neyoe kou niton ni Mii pichaini toku kele tindoi moshinit noton nekipimonen ole kwerto mukuleldo atgai tukul, Koraa konyolu kotindoi takitari kilamit noton nekililen konyek sikonai kotko sobe chito anan ko kakomee. Ngomnotet Koraa neyolu kotindontakitari konyolu komuche konai chito niemioni inkoker chito agetukul, chito neyoe kasit nii konyolu kotindoi leshenit kele yoe kasit niton nii ako nyolu ko kikosir sirkali akoyan kole yoe kasit niton.

Kit netesee taa en yu kotogu kele lakwani anan ko euini togu en yuton en pichaini ko euit noton nebo lakwet netokomingin okotogu kele euiniton kokalal kotiengee tuguk chekanam anan chekotumchigee lakwanito togu kele kalal eunit kot misink amun kobiritit kongeten siok bakaa ngweny, koraa kotogu kele choruaninyin ko komi kotoret inendet lakini motoret inendet en oret neyamaat en kipkaa kokotonyolu kotoret lakwaniton kontechi busiek eunito sikobit kosob mutiomutio.